Ma en tich mar lupo, ahere nikech kade bedni ok otimre, to dekoro ok wayud rech, dekoro ok wayud kata chiemo to bende jo ohala matimo tich mar ngiewo kata uso rech dekoro onge. Kata tich makoro jii timo mamiyo giyudo omenda ma gikonyore go pile ka pile be de koro onge, anyuola go dekoro sandore, Lakini koro gitiyo tijni ginyalo yudo chiemo, ginyalo yudo omenda magikonyore go magipuonjogo nyithindo gi yore ma opogore opogore ,aito chiemo magiyudoni maen rech konyo gero del bende

Ma en omenda, to yo ma asebedo katiyogo kode oselokore bang' kinde nikech chon inyalo yudo ni ka in kata siling' prariyo to inyalo ng'ieogo gik mang'eny kendo gikma ma nengogi odhuro. Sani ka in gi siling' prariyo, ok inyal ng'ieo gik mang'eny. Inyalo mana ng'ieo kata ka en mandas kende, to chon siling' prariyo ne nyalo nyieo kata mana chiemo ma ji cham ma yieng' e ot. Omiyo sani, nengo mar fedha odok piny moloyo kaka chon.

Mondo mi iyaw akaunt e bengi mokuongo idhi dwaro opande manyisoni ija pinyni ok ija piny machielo aito idhi chak idwaro barua manyisoni ichuloga osuru miluongoni KRA Pin, kaito nyaka ibed gomenda moro ma koseyawni akaunt tiketo kanyo mondo akaunt ni no onenre ni osechako tich kendo otiyo

E kinde mokuongo mane oorna pesa gi Mpesa, ne akaw simba mondo adhi agol go pesa, to kane achopo kar golo pesa tone onyisani arwak agent number, to napo ka adiyo agent number marach ma pesana odhi owuok kama chielo, koro ne ginyisa ni akaw number ma aore pesa no magole pesano mondo aorne jo Safaricom eka mondo oduokna omenda na, tone onyisani arit seche 24 eka mondo oduokna omenda na, ne asandora nikech mano ne omenda mane ago go kwano ni adhi nyiew go chiemo aduog acham e ot

An ayie gi bengi mag pinyni kuom omenda ma aketo nikech saa amoro amora ma adwaro omenda na to ayudo, to seche, saa moro amora ma bende adwaro tiyo kod akaunt na bende ayude e yoo mayot, anyalo tiyo gi simba mondo achope e akaunt na anyalo bende tiyo gi kad mara mar ATM madhi magol go pesana saa amoro amora ma adwaro

Apise moko mag rahia ma aselimo ,achiel kuom gi en apis mar chief, ne adhi kuno kane adwaro ni mondo oket na seii e barupe mag nyuol mag nyathina. Ne achak alimo apis mar Huduma Centre ,kuno ne adhi manyo barua bende mar nyuol bang kane oseketnae seii mar chief. Tokendo ne achak adhi e apis mar polis kane adhi ndiko dhoga ne e wach mwandu na moro mane olal

Migao ma osebet kod yuto maber kendo otingo malo yuto mar piny Kenya en migao mar limbe nikech wasebedo gi jolimbe mangeny mabiro e pinywa mar Kenya mondo one gigo mabeyo mawan godo kaka lee gi gode, aore, kod kit timbewa mopogore opogore kaluore gi dhoudi mopogore opogore mantiere e pinywa mar Kenya

E picha, ni ang'eyo jatend piny kenya machon Uhuru Kenyata to kod jaritne. To kendo nitiere jalo mochung'ne gero nderni. To nengo ma ja japi jatend piny kenya nigo en ni oneno ni dongruok e piny mar Kenya kaka loso nderni gi gik mopogore opogore. Jaritne bende nigi ting' mar keto ne arita kwe maber kendo koneno ni onge gimoramora motimore ne jatelo marach. Jogo mochung' ne loso apeini bende nigi nengo mar tich ma gin go mar neno ni kuonde wuoth obedo maber kendo maonge gimoro manyalo kelo ajali e yoo ka jii wuotho.

Ma en pesa siling aluf achiel mar Kenya, ne anyalo tiyo kode e ngiew moo tedo, sabund luoko, sabund luok, moo ma awichora go, sukari, ne anyalo tiyo kode e rego kata e rundo cham kane chamba orumo. Seche moko bende kane pok agero oda ne anyalo tiyo kode e chulo pesa mar ot mane adakie. Kendo ne anyalo tiyo kode e ngiew nanga ma asuk wiya

weche man kod nengo kae mokuongo, en weche mag wuoth. Nitiere geche mating'o jowuoth nitiere apikni bende mating'o jowuoth koa kamora achiel kadhii kamachielo, nitiere jokma wuotho gi tiendegii bende mondo migichop kuonde magidhiyee. nitiere weche mag ohola nitiere duknii, kuondegii majii ng'iewe gik mopogoree opogoree miuso kuondegoo. gimachielo nitiere bende weche mag thieth molandi nitimore eigweng'ni. nitiere weche mag medober mar gwengewaa .

Mae en tich mar kungo pesa. Nitiere yore mopogore opogore mag kungo. Kopogore gi yawo akaont e bengi, bende wanyalo tiyo gi gikmoko machalo kaka safe e udi mondo miyo wakung omenda. Tijni ober nikech okonyowa e kungo pesa kendo iyudo ni kata obedtni weche tek manade, to ituonori mi iti matek mondo misekano ka kik ichak itigo, mondo ka chieng' moro in gi lek moro, ichopie leknino, iyaw kata ohala ,inyiew giri moro maber manyalo konyi e ngimani.

Ka ang'iewo mok ngano e duka to aneno ka gima pesa moduokna ok nikare, to anyalo wuoyo gi jaduka e yo mamuol kanyise ni, "kastama pesa miduokona ok ane koromo". Wago ane kwan, mondo wang'e ane kabe oromo. Ka aseng'ise kamano, to wadhi riwo kwan, wang'i, to kaponi en ema ne ok ogo kwan maber, to odhi meda omenda manonego bed ni omeda mondo oromna maber kaka nonego bedi.

Kadhi e duka to adwaro nyiew gik moko to agombo mondo ange kabe nitiere bech gik moko ma olor piny to abiro chako niya, amosi jaduka, kawuono adwaro sukari, adwaro majan, adwaro chumbi, adwaro sukari, adwaro mchele gi mok ngano, to bende nitiere chiemo moro ma beche odok piny mopogore gi ma pile to obiro duoka ni ee kata onge

Yoo maa ayuto go yuto ma balang' mar romo ne dwacha en ni okinyi ka okinyi adhie tija ma pile. to kaawuok odhiambo too abiro dala tadhiye puotha tadoyo taloso chiemba maketo kanyo tobang'eno, kasedoyogi maber maolonegi pii, toarito kagiseloth maber to abiro luongo jo ng'ieo. Kagiseng'ieo gidhimiya omenda, omedani biro konya eng'ieo gigo maneokanya aongegoo kopogoree gi tiyo gi omendana maa ayudo etija maadhiye pile ka pile.

Kaka ne anyalo rakore kod dwarona mag omenda ekinde ma tuo mayore mar Covid 19 en ni ne an gi dhok ariyo mag gredi, koro dhoge na gi ne onyuol ,ne anyalo nyiedho to adhi auso chak. Koro ne waketo ni ichulo wa juma ka juma kihero bende ninyalo kan ni pesa imiyi giko mar dwe. Mar ariyo ne aheroga dhi e puodho, ne apidho alode gi rabuon, koro jii ne ja biroga nyiew alode ga gi gi rabuon to bange no gimiyowa pesa mane anyalo tiyo godo e rakora kod dwarona mopogore opogore

Gima timore kae, en ni, nitiere jotije ma ondik e Apis ni, kendo temo konyo jogo mabiro ma dwaro konyo mopogore opogore, ka gitiyo gi lony manyasi mag computer.

Gima nyaka ing'e mondo omi iti tijni, en kit, kod timbe ogandano. Nyaka ing'e kaka giruakore, nyaka ing'e gik magihero timo, nyaka ing'e wer magidwawero, kaka girwakore sama giwerno, kendo kaka gimiel bende.

Tijni ni kod nengo e aluora nikech mokuongo omoro oganda ka wendo obiro limi to iruake gi wer gi miel mano nyiso ni odhi a kanyo komor ni oruake maber, mar ariyo onyiso kido kod oganda mar jomoko, mar adek en kit yudo sama idhi imoro ngato kaka jatelo e kinde mag nyasi to idhi miyi omenda omenda ni konyi e dongori in owuon kata nyiewo chiemo ma jogi nyalo chamo e ot.

Gima biro e pacha ka anono tijni, en kaka oganda mopogore opogore e pinywa mar Kenya, timo misango gi e kinde mag gi mag nyasi mag dhialo ndalo gi moko mag ngimagi.

Tich mar ting'o jowuoth kitiyo gi peng' kata gi mtoka ber. En mana ni ok ahero sama ging'ado aore mopong' nikech sama ging'ado aore mopong'ni yot mondo miyo pi oywer jo japiko gi jowuoth, kata oyer oywer mtoka gi jowuoth ma gilutre e aora ma gikone, ginyalo kata tho. Ginyalo bende Kier magigore piny ma gihinyre kata ma gilutre e aora.

Ma en rabuon , nitiere yore ariyo minyalo lose go: kosegole e puodho to iluoke maler, ikawo pii matin iole sufuria aeto ikete rabuon, tiume maber ma muya ok wuogi tichwake. Mar ariyo, inyalo yiedhe kiseyiedhe, tikete sufuria to ichwake mobed mayom mana kaka noted mokwongo cha onego bedni onego bedni ifunde ,iume gi gima ok yie muya kal kadhi oko nyak ochiegi mobed mayom.

Pur mar ohala ber moloyo mano mar pur matin minyalo cham marum nikech kipuro pur mar ohala idhi mangeny kama duong manyisoni idhi yudo cham mangeny manyalo romi ipog moko michamo mamoko iusi miduok godo garama mane itiyo go e pur, kendo inyalo yudo omenda ma ikonyori go kopogore gi omenda minyalo yudo e tiji ma pile ka pile

Gik makelo mor ma aneno kae, en ni olos gik makeyo pii epuodho ne gik mopidhi eyoo mayot maok ng'ato otiyo gomenda mang'eny.

Ma en nyasi mar nyombo. To e alworawa, wayudo ni jalno manyombo, wuok gi jog gi, jo dala gi, gidhi e dala gi nyako, gi dhok, gi gik moko machalo, kata sukni, gi pesa ma ginyalo miyo mar margi, gi joka jodonge. Bang'e, ilemo negi ma gwedhgi. Aeto bang'e no, gibiro wuok ma giduog e dala ma koro gibiro biro dakie.

Ma en bata to otoyo nyithindo, to gima timore kae en ni bata temo wuotho gi nyithinde komanyo ne gi chiemo . Kendo otemo pidho gi kopuonjogi kaka ginyalo yaro loo mondo giyud chiemo ma gichamo e aluora ma gintiere. Kendo sama koyo ng'ich oumo gi kaka gweno umo ga nyithinde sama koyo ng'ich.

gima bire pacha kang'iyo gima kama en nderni ma yudore e kor gwenge kuonde mabor ahinya gi bombe madongo. Gin yore mopa apaya to ok olosgi e rang'iny moro maber ma mtokni kata jo apiko nyalo ringe ma ok gihinyore gi jowuoth ka giringo e apaya.

Pesa ma ok mag not ,ma oduokna ka adhi ng'iepo eduka, aja kanoga e sanduku moro ma aloso migoo kiful. To gimedone yuto mara, nikech sama akanogi kanyo, to kadhi yawogi ,kadhi yawo sandugno to ayudo ka gin omenda mang'eny ma anyalo ng'iewo godo gimoro makonya. Kata ka anyalo medo gi mag node ma an godo to anyalo ng'iewo gimoro manadwaro.

Gini nikod nengo ne jodak mag aluorawa nikech simu konyowa e goyo kwano, mar ariyo okonyowa e tudore gi jogo mani maboyo kodwa nikech inyalo gone ng'ato simu ma inge chal mare ma en bende ong'e chal mari. Mar adek,e simu ka nitiere tuke ma inyalo tugo mamiyo ibedo gi mor, kendo e simu ka ngato nyalo oroni pesa kaponi in matek to in bende inyalo oro ne ngato pesa. Kendo e aluorowa, iorogi, simu itiyo go e oro pesa kata golo pesa, ji tiyo gi simu e donje mbui ma gineno weche matimore e pinje kendo e simu ka wanyalo bende neno gigo mamorowa mamiyo ok wakun seche tee

Ute thieth mag aluorawa ipimo jotuo ka in ituo to idhi e od thieth gikawo rembi gipimo kata ka en lach bi pimo mondo miyo gibed gi ng'eyo gi tuo ma in godo, kendo ginyalo tiyo gi gigo molosi manyasani e pimo kit kaka chuny gwecho miluongo ni pressure kendo gimyo ji yedhe kopogore gimiyo ji yedhe bende gimiyo ji puonj kaka ji onego odag ngima maber kaka ji onego chiem kaka ji onego oritre e yore mopogore opogore mondo kik giyud tuoche.

Gimatimore kae, en ni miyo wuoyo gi nyathine kotemo penje wach moro, to nyathi neno ni min gi go koko nikech otiyo gi nyukta madongo endiko. Koro kind miyo gi nyathi onge winjruok, miyo tiyo gi gik mopogre manyare ong'eyo. Koro nyare neno ni mondo mii ogochne kar mondo mi ondikne, nikech endiko ka, onenore marach kendo oneno ni mamagi go koko.

Ma en pesa mar siling' piero ariyo, siling' abich ,siling' achiel kod siling' apar. Gik man ginengo ka, en kaka olos pesa mar Kenya. Mokuongo, nitiere kido manyiso gigo mag lueny mag Kenya kata kaka ji onego bed ni gore mondo mi orit pinywa mar Kenya. Mar ariyo, ondik ni en pesa mar Kenya, koro kamoro amora midhiye gi pesani, ibiro ng'e ni en pesa mar piny mar Kenya. Mar adek, higa molose pesano, nitiere molos ehiga mar aluf ariyo, apar gaboro, nitiere molos ehiga mar aluf ariyo apar gauchiel, aluf ariyo apar gadek koro higa nyiso ndalo mane olose pesani. Mar ang'wen, nitiere kaka gipogore. Nitiere maduong', matin, man ediere, koro mano nyiso ni en pesa maromo adi.

Jok ma ang'eyo ka gin kaka Raila Odinga gi Gladys Wanga, Gladys Wanga en gavana mar Homabay kaunti, en ema otelone tend gwenge mag HomaBay, Raila Amollo Odinga en jatelo ma ongere kuom kedone ratiro mag oganda kendo thothne oja kwedo gigo ma sirkal timo marach, ongere kaka jatend luo mongirore ma jii mang'eny osebedo kagombo ni mondo obed jatend piny mar Kenya, en emane en jatelo mar buch ODM to sani owene telo, owe telo no ne moluor gladys Wanga. Raila Odinga ne odhi kedo mondo oyud lemo mar AU to kuom hawi marach ne ok oyudo ma oduogo e pinywa mar Kenya

Gima timore kae en ni jotelo lando chenro manyien mowuok mag mobile loan app, kuonde ma inyalo yude hola kitiyo gi simu. Kendo gitemo kete gimaji gimaji ng'eyo ayanga ni en gima nitie mopogore gi gigo miyudo isimbe maseche moko miyoji lal nikech gin gik maok adieri. Koro gitemo yuayoji mondo miyo okaw hola katiyo gi simbegi kuom kampuni magilandoni.

Ka ng'ato nigi puodho maduong' to omanyo jii mangeny manyalo romo kayo chambe go aito ong'iyo ni chambe go onyak maromo nade, aito okaw jii oketo e puodho to giritho. Kagise ridho to gikaw giwito kamoro achiel kaito bang'e to gikaw gisoe gundni ma bang'e no to ibiro somb gi gari, gi mtoka kata gi mkokoteni, mtoka miywayo gi punda mondo oketgi kama owinjore. Bang'e no to ibiro kaw oduma ni titiyo gi gigo manyasani mag rege mondo osus, osusre mapiyo

Joma odak e bombe, thothgi ohero tiyo gipur miolo pi epuothe moloyo tiyo kod koth machue, nikech e bombe yiende mayuayo much koth tin. Koro iyudo ni koth machue e bombe seche moko nyalo, ndalo nyalo kalo macham kethre. To kacham okethre, mano bedo lal ne japurno. To kotiyo gi mm e kotiyo gi pi miolo, to oyudo ka ndalo mag cham monego bed ni cham yude pii, yudo kacham koro nigi pii, yudo pii moromo, konyogi enyak maber.

Kuonde yudo thieth ni machiegni maromo kilomita abich kata kilomita apar. Moro bende nitiere kilomita apar gariyo. Kuondegi duto kidhiye tiyudo thieth malong'o maber ma konyi e yudo resruok e tuo mane chandi.

chenro modich itiyogo sama ng'ato nigi gik moko mang'eny to ot modake tin. Koro mondo mi aket ot madake obed maber moloyo , mokwongo atemo ni ane ni gik man e odni ler: oluok lewni molil, sande molil olouoki, aeto gimoro ka gimoro obed gi kama ikete ,kamo kane maka ilonye kata kisetiyo kode tidwoke kama onego obede moloyo ni gimoro amora okere kamoro amora neno miyo ot nenore ma raracha. Kaeto gik moko machalo kaka buru itemo ni iyweyo mondo kapo ni kata wendo odonjo e ot to yudo ka ot ler kendo en gi harufu maber.

Akaontna, atiyogodo e kungo omenda. Seche moko ka an gi pek, to anyalo golo omendana ma ne akanocha, to konya loso gima ne kethore ma ne onego bed naloso. Akaontnano, bende anyalo tiyogo e holo omenda, sama an matedk.

Jothieth e gweng'wa konyo e weche thieth ma aopya ka gitiyo gi gari miluongo ni ambulance, ka gimoro otimore to giringo mapiyo piyo mondo gikaw jalo matuo no mondo giring godo e osiptal. To kata kamano seche moko jatuo osering godo mochope e osiptal,e od thieth to en e hali marach, iyudo ni jothieth duto gimiyore okang monego obed ni gikaw mapiyo piyo mondo mi ni gires ngima jatuo no kapok owito ngimane

Chwe mar lowo onego riti nikech kalowo chwe tomano nyiso ni gik moko duto ma cham nyal dwaro odong engima maber mondo mi onyag maber, nitiere kendo yudore elobno. To ka loo owito chwe mare mano nyiso ni japur nyaka bed gi tich matek mar tiyo gi gik machalo kaka mbolea ,owuoch dhiang', mondo miyo omed chwe mar lowo mondo eka cham onyagi eyoo maber elobno.

Olo pii epuothe konyo kuonde motuo mag ongoro. Nimar sama koth ok chwe, mano nyiso ni cham ok bi yudo pi. To gimoro amora kaok oyudo pii to thoo, ngimane nyaka rum. To kool negi pii to cham yudo pii mayuayo koa eloo kendo pigegi riwore gi nutrients maa eloo kendo miyo cham dongo eyoo makare.

geng'o kute mag cham, en neno ni kute ok odonje cham mondo mi ocham itgi, kata mondo mi otuch itgi, kata turo tiendegi, kata turo korgi. Ma ka kute odonjo e cham to ketho cham kendo duoko kar kaka onego okaye nyak mare chien, nikech ka okethore kata ka kute odonjo kuome tokobi bedo gi ngima maber manyalo konye mondo mi onyag maber.

cham ma ahero en oduma .To oduma ,akuonga opuro puodho ma lowo bed mayom ,takawo kodhi maseiko, takunyo bugo taketo cham taiko . Achak akunyo bugo machielo , taketo kodhi taiko. Atimo kamano, kaluwo lain kawe nafas e kindgi, nyaka atiek puodho duto. To kasetieko ,amiyo gi ndalo aboro to adhi achak alimo puodho tang'iyo kabe gisetii. To kaponi gitii gi buya adonjo e puodho no adoyogi kaolo lowo e tie cham mondo mii chamno obed momoko e lowo motegno, kendo giyud kaka ginyalo ywayo ndhadhu man e lowo ka gi pii mondo giyud kaka ginyak e yoo maber.

Mondo mi apog puotha ne cham ma opogore opogore angiyo nidwaro mag cham gi romo nade, ere gima adwaro e okang mamalo aito angiyo ni an gi puodho maromo nade. Minyalo kiki akiko kaka oduma gi oganda inyalo kom kamoro achiel, aito angiyo ndalo ma gikaw kapok giikore, koro ma konya mondo mi ange kiwango monego obed ni apogo ne kodhi moro monego bed ni akomo

Chal maber ahinya mar pidho ngano en ni nyaka obed kama koth ok ngenye kata kama koth ok tine ahinya, Obed kama koth yudore ma kiwango madiere, kik obed kama ongoro, nikech kama ongoro okbi timo maber, okbi miyo ngano cha nyag e yoo maber, Obed kama ok liet ahinya kata kama ok ngich ahinya, mano biro konye e nyak maber

E gweng'wa kothe matimo maber gin kaka oduma, oganda, olayo ,njugu ,rabolo, rabuon, kod mariewa

Yore pur ma atiyo go gin ma nya sani, nikech yore manya chon iyudo ni dwaro ni ng'ato otii gi muya mathoth .Kata kamano, seche moko ka ng'ato otiyo gi yore manya chon to ok yud yuto moro maber. Yore manya sani keto tich bedo mayot kaka kar mondo ng'ato oti gi dhok e pur , to ng'ato nyalo tiyo gi tinga . En tich matiyore piyopiyo kendo en tich matiyore maber .E kayo gimoro kaka ngano, kar mondo mi ng'ato dhi to chodo wi ng'ano achiel achiel gi pala, nitiere masin ma kaye kendo lose chuth . E gimoro kaka suso oduma, kar mondo miyo ibed gi jii mang'eny ka ususo bando to itiyo gi masinde manyasani mokel mag suso bando iyudo ka tich tiyore mapiyo kendo ok kaw ndalo mang'eny kapok itieko.

Kaka ayiero kodhi monego abed godo e puotha en ni angiyo kaka onyak, kodhi manyak maber ema abiro bedo ka aityo godo e puothe kinde ka kinde, to jamni ma onego abed godo mokuongo kaponi en dher chak to angiyo ni be ogola na chak madwarore, be okaw kinde maber monego bed ni okaw kapok iye omoko mochak onyuol kendo. Abiro chak angiyo ni en dhiang ma kwiny koso ma muol, ka en dhiang ma kwiny, kaen jamni, kagin jamni ma kwiny to ak obi bedo kodgi e dala to ok abi bedo kodgi e dala nikech e dala ka nitiere jii ma opogore opogore, jo donjo ma opogore opogore, ginyalo, jamni ma kwiny nyalo hinyo jii manie e dala, to jamni ma muol bende ber kendo yot tiyo go nimar ngato angata nyalo kwayogi, ngata angata nyalo miyogi chiemo maok obedo gi chandruok moro amora

wilo cham e puodho kinde ka kinde. Ang'iyo ni en saa mane ,en odhi kawo ndalo malach koso ndalo machwok. To kinde ma akome e cham ni en cham madwaro koth mang'eny koso cham madwaro koth matin. To kapo ni en cham madwaro koth mang'eny to abro temo ni akete sama ang'eyo ni koth dhi bedo mang'eny to cham madwaro koth matin bende abro pimo sama koth ok jabedo mang'eny.

Yore matiyogo gi ong'ue yamo kaka kar kano pesa kelona yot mar tiyo gi bengi mara nikech kokalo kuom ong'ue yamo ma an godo, anyalo yawo, anyalo yawo akaont mara ma aket pesa. Seche moko bende anyalo tiyo gi simu ma mara ma akaw pesa man e akaont cha maduok e m pesana maloke pesa ma abed kode elweta. Kendo rue epesa manie ong'ue yamo nyalo anyalo oro ne ng'ato makonyre godo. Ng'ato be nyalo orona sama an gi pek kata ka atiyone to onyalo chula gi akaont mara mar ong'ue yamo.

ka liet idho ahinya e dala, waja temo ga ni waketo pii modho bedo mokue ka watiyo gi agulu maketo kwe bedo maketo pii bedo mang'ich. Seche moko , warwako lewni mayot mok medwa liet. Watemo ni waluokore gi pii mang'iny makonyowa kweyo liet man e dendwa. Bende watemo ni wa bedo kamo kwe kama yamo kudhe kaka tie yien mondo mii kik wawinj liet mang'eny.

Midhiero ma jii jo jaromo godo e yor kano pesa e sime, en ni jomoko thoro golo pesa e sime kanyiewo godo credit kata ka nyiewo godo data mondo gidonj godo e mbui . Jii mangeny' bende osekwal kol kaluwore gi yoo mar kano pesa e sime. Ioroni ioroni message ni oorni pesa moro mondo mii iduoko. To ka ok itang', iyudo ka pesa ni mane in godo e sime cha e mioro ne ng'atcha , momiyo koro ng'ato yudo lala.

okenge minyalo ket e gwenge mondo mi wabed kod arita maber mag jamni mondo kik lee mag bungu monjwa, en ni onego bedni wagero ne jamni magwa ute man gi dhoudi mondo mi gibed kuonde mopondo ma lee mag bunge ok nyal monjo gi aoyaye. Mar ariyo, wanyalo chielo dala. Dala kochiel maber tek mondo mi lee mar bungu odonji ma monj jii e dala . Mar adek wanyalo pidho guogi. Guogi kani e dala sama gigweyo cha to nyiso ni nitiere gimarach matimore e dala. Omiyo jii nyalo wuok oko mondo mi oked gi lee mag bungu gi manyalo monjo jii e dala . Mar ariyo ka guogi gweyo e dala to bende buogo lee mag bunge ka ok ginyal sudo machiegni ma gimonj jii e dala.